Esiai ena ontokitin naji nkitejon, ore enasia tenkopang nemesapuk oleniamu measi eramatare okunatokitin kak etii ake irkuti tunganak oas ena siai, na kepuo na ninche ainguraki nkitejon endaa ninguraki irkiek nepuo na arishie ngwesi pemepuo anya na eyiengi sii kuna kitejon peyie etumokini na ainoto e nkirik nemiri tiaikata netumi iropiyiani na enya kuna kitejon nkujit arashu mbenek oleng neaku kepuoi ake emukunda nitayuni inkujit arashu mbenek neyakini neaku nejia ikunari.

Kanyor taananu eyiarare amu ore eyiarare neentoki etipat oleng nanyor nanu ateyiara ndakini naji ateyiaraki kewon indakini sidan oleng amu ore indakin niyiaraki kewon na keeta tipatisho tosesen lino, kanyor ateyiara nai ormushele nanyor ateyiara nkirik, nanyor atipika empukai akeyie pookin nabaa ana enanoto neaku kesidai oleng esiai eyiarare tenelo oltungani ayieraki kewon.

Ee aidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene, ore taa adolta nkashuin nakajo enapukunye tiatu irmosor, adolita si irmosor latan litu endany elukungu peyie elo na aitau nkiyeitin kutitik enyenak, neaku ninye naloito dukuya tene enkashui na natadanyaki tiatua irmosor, neaku ore kuldo kulie oiragita na kelo ake elukungu alo adanyu tiai rishata.

Ore adolita taa intokitin atashu indakin olukunguni nappasha adolita endaa olukunguni kuna napuo aipoipoi irmosor nadolta si aidaa olukunguni ake kuna napuo ta apuo inonkirik, kuna na keyiengi naake ninche meaku nena dakin adolita olukunguni oshi napuoi aisho ninche, neaku ninche adolita tenewueji.

Eh aisapuk oleng ena siai te enkop ang amu ore kuna naa indaikin naai naishori inkishu ishori inkishu enkule neishori sii ilasho kutitik kulo naaji leton itu iteru ninche aanya ikujit neaku nena ndaiki nena nadolita tene naa napoi apikaki inkishu naa aisapuk ashu etii roruat naa sii ena siai te enkop ang kake iwejitin netii enchan sapuk arashu nimirowua amu ninye naa etumieki kuna nkishu ee kule.

Adamu nanu esiai arashu eramatare olukunguni ninye nalotu ndamunot tanadol ena, elotu ndamunot ndakini napaasha nanya elukungu amu kengasa aaku enya irpaek, nesujaki indakini naijo nai mboosho nitokiki aaku enya kulo kutitik wadudu opuopuo tenkop, nenya si empukai naingua emukunda pookini, neaku eramatare nai naitodolu ndakin nanya elukungu ninye nalotu ndamunot.

Ore engeno arashu imbaa enkariano na ninche iyieu pilo dukuya aas enasiai na iyieu engeno naipirta isinkir amu easita eletungani entoki najo lashumba fish farming itobiraka isinkir ewoi nemany ninosie endaa neaku kiyieu nai engeno ontokitin naipirta sinkir, endaa nanya moyiaritin natum, eninko peyie ilo na arishie arashu doi ninye irmangati lololo sinkir, neaku ntokitin naijo nona ilo nai aaku iyeu niyolou pilo naa ariyanu tenasiai.

Esiai ena na oloshi kiek oiremisho oji ormiraa na meesapuk oleng enasiai temurua ang kake ayiolo naibake enikunu peyie etumi ninye, ore ninye na etumi ninye ebulu temukunda ana enoshi aitubulu kulie, nepuoi aramat nengadieki ntokitin nanya nisulaki nkinejik amu enyor nkinejik oleng, neaku kepuoi nai ake apuo aramat ana nkaitubulu pookin netumi ninye tomuruan naijo meru ashu nona natii mount kenya region

Emotonyi taa ena naitawuo ninye irmosor kumok lenyenak, ore enamotinyi nelelek etabawua erishata nai nalobadanyu nkiyoitin kutitik ore enda na echipae tenasiai na enkumoi arashu empona napuo kuna motonyik aponari amu aisidai oleng teneponari nai poki toki eimu na eishoi neaku enetipat oleng na embae sidai nai tenidol ajo itu etum irmabgati ainyala irmosor lenamotonyi .

Ee kaidim atolimu ashu ainasu. Ore taa entoki naloito dukuya, naa kitayu emukunda etii ena selenkei, elelek itayu arashu ah ormushele egira ninye akesu, amu ninye oshi enkaitubului natumi tiatua arashu ebulu tiatua enkare. Neeku enkesare etii ena selenkei, egira naa aitayu endaa nashomo aoku terishata enye. Neku ninye naloito dukuya, tenewueji. Adolta ajo aikumok. Etii irkulie olakwa olio tidieweji. Naa enasiai ake sininche, eesita tine.

Adolita iltunganak otii ninche emukunda, egira kulo tunganak aas esiai enkiremore eshomoita na ninche apuo anyok aas esiai arashu areren olchamba lenye peyieul epuo na apik endaa elelek a enchan etodolutwa neaku na akepoito dukuya areren enkop nitau nkulie tokitin pookin nai nemenare nepuo naa ninche aku tayari pepik endaa enkop, neaku ninye ena nagira aasa tene, ereren emukunda naloito dukuya.

Ore enasiai na esiai ena enkiremore nai onkaitubulu naji irnyanya, ore irnyanya neyieu enkariano sapuk oleng amu kengasa aaku loshi tokitin enyor oleng omoyiaritin kumok nayau kuna ngwesi kunyinyik aibunga oleng neaku kenarikino nelo oltungani arerena ninyangu irkiek, newosh tiinye kulo kiek enoshi kata etii nusrery newosh mbaka naa inaolong nagira akesu ana eletungani neaku esiai nayieu empunyakino neyiu si nebukokini enkare neyieu si ningadieki ngwesi amu kenyor ngwesin aibunga.

Adolita taa ltunganak oingua emukunda, ore kulo tunganak na enkesare ingua, namesiai sapuk oleng enkiremore enaalo enkop aang ,eshomoita kulo tunganak akesu orkikua neaku naa erishata enye nakeseni ena, na esiai sidai oleng amu esiai nai nalo naitijingaki ninche iropiyani nepuo atum mpisai naramatie ate arashu irmarei lenye, neaku aisidai oleng esiai naijo ena.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo naloito arashu kanyioo nagira aasa. Adolita taa oltung'ani oshomo enkesare, nelo aitayu intokiting nai arashu irmatunda, lopuo tenkarna ofakado, ninche kulo ladolita tene, eshomoki enkesare, nekesuni tenkumoyu naleng, neeku ekegira naa ninye apik ewueji metang'asa enkolong awosh penyo, peyie etumoki naa atudumu ayawa ashomo atimira tesokoni. Neeku esiai ebiashara, nai enkae nataa kelo alo dukuya tene. Ifakadoni etekesuaki tenkumoyu oleng'.

Ore nai isiatin ormarei ashu esiai pookin eatuaji na keworibaworiki iltunganak pookin lormarei metaa meeta oltungani lemeas esiai enye, kelo olikae shoo, nelo olikae emukunda nelo olikae aas esiai ebiashara tanaa ninye eatae, ningukini olikae meteyierishilo tiatua aji, nituk olikae nkilani nelo olikae ainyangisho neaku keworiworikini ake ltunganak isiatin enaa nkidimat enye.

Ore enkitobirata eruat pooki olong na entoki nanare peas pooki tungani amu ore ina na kitodolu ajo kera oltungani responsible te siai enye, na entoki naijo ina kiti tooshi interu aariyanu peitumoki ailepaki sapukin, neaku aisidai nai tenintobir eraut pookin tedekenya peyie itumoki naa atushukokinoi tonteipae arashukewarie aa sidai neaku enetipat oleng peyie epuoi naa aitobir iwuejitin nairagi.

Ore taa osotua arashu orningo tormarei na entoki etipat oleng ore nai tanaipoti peyie aitu osotua toltunganak otaarate ashu otapongote tormarei na ilo ake dukuya aitutum lolo tunganak nining nchoot pookin nintaki naa ninche osotua ana enishaakino, ilikina nchere kaisidai oleng tenenyora ltunganak lormarei amu teneibung naboisho netumoki ashomoita ataas isiatin enche tenoran otesupatisho, neaku nejia nai ilo ako pilo ayau osotua atua ormarei.

Elotu esiai enkiremore indamunot ainei tenadol ena. Adolita taa nkaitubulu nashomoita arashu nashomo entasat akesu, naa olchamba sapuk ele otii kuna tokiting, nai naijo tening'or naa legume, ninche taa kuna nagirai akesu tene. Neeku elotu endamunoto ai eunore, osii biashara napoi atumoki tenkaraki naa enabae enkiremore nashomo alo dukuya. Neeku ninye naponu indamunot ainei, si nai wesidano naata endaa tenepoi aramat tenkoitoi nanare.

Olairemoni taa ele oloito ninye dukuya awosh olchani onkaitubulu enyenak tiatua olchamba na enetipat enabae oleng amu kepuo na kulo kiek aret nerip inkaitubulu pemenyikaki ingwesin naidim ainyala ninche nilo na alo aas enkiremore ino tesidano metii ntokitin nainyal endaa ino, nilo akesisho nikesu endaa sapuk endaa quality na indimbashomo atimira nikintaki ropiyani nemeba, neaku enetipat oleng enasiai eoshoto orkiek tonkaitubulu.

Eselenkei taa ena natii olchamba arashu entoki naji tenkutuk olashumaba brain farming imaua taa kuna natuunoki tene , ore enkiremore arashu eunore omaua neyieu enkariano oleng arashu engeno amu ore ninche naa ntokitin naure enkolong, neure sii nkariak sapukin, neure imoyiaritin neeku piaku aria niyiolou irkiek loowoshi, niyiolou enikunakini ewangan, niyiolou si nai eneba enakre nilo apik peyie mepuo naa niche ainyiala amu ekeure ninche ntokitin naijo imoyiritin oleng.

Ore ninye Akothe, naa enkaranyi sapuk oleng' olosho le Kenya, ing'ua ninye orkerenket le Kisumu, arashu enkop oljaluo. Ore ninye enaranyani naji Akothe, naa enkaranyi naaata nkera kumok oleng', napaasha loomenye. Era nkera enyanak ile arashu naapishana, nepaasha pookin irpayiani otoiutuo. Neshomo dukuya aisum nena kera enyanak, pookin meeta enyamali. Neeku itukuja ake intoyie kutitik, tinasiai eranyare, arashu tinasiai naji ebiashara, peyie epuo naa sinche aidimu nai arashu keeku keesaki ate, isiaitin. Nitukuja oleng' ninche tesiai eranyare, amu ninye naa nayaka ninye enkishon.

E kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa, ore taa akitau embolea ena enoshi namiri nai peyie epoi aitubulunye enkaitubulu nidolta si entoki ashu emashini nalo na dukuya aipim ntokitin inakulukuoni elelek aa kelo aipim enaba enkare nelaipim entoki na najo lashumba ph value napaasha nanarikino nai naata inapolea neaku ninye nagira aendelea tene.

Esiai taa ena, naipirta enkiremore. Ore nai teniing'or, naa emukunda ashu nye olchamba sapuk ele, lemelo nai aku elelek enelo olopeny alo taa abukoki enkare, tonkaik enyanak. Neeku eshomo nai ainyang'u imashinini napuo naa aisuak enkare, enaa enikidolta tene, petumoki naa aitelelia esiai. Naa ore si enikunari enasiai tenkop ang amu mesapuk oleng, ake aisidai nai tenelo oltung'ani ainyang'u intokiting nai naitokishore, peelo naa esiai enkiremore aleleku tialo enaa aisapuk emukunda ino.

Ore nai enking'orunoto oropiyiani esile, ena naji oshi taata Uwezo Fund, naa etii ibarakinot naasuji ashu naimari. Ore enedukuya, naa piiponunu naa ilo turrurr oyieu ina reteto, nipuopuo nai aing'oru enkardasi, eh matejo nai application form, nimputumputu enkarna olturrur linyi, oropiyiani nai niyieuu, wenijojo si pipuopuo aitaas nena ropiyiani. Nisujusuju naa incheriani nalikini ntae, ninchoyoyo si kulie tokiting akeyie nayieuni, ataa elelek ah inamba inyi enkipande, onambai si osimui. Neeku nena barikinot nasuji, pepoi naa atum impisai esile, e Uwezo Fund.

Entoki nagira aasa tene, naa adolta ewueji naitobira olopeny, nepik enkare, tiatua olchamba lenye, nelelek ah ore enaare kejo peyie itookie naa inkaitubulu enyanak, enkata nemetii enchan. Nelelek si etipika isinkirr atua, nelo naa aas esiai enkibung'ata osinkir amu aisidai oleng. Neeku ina naloito dukuya, emukunda ena natii olopeny, nitobira enaare peyie easie isiaitin kumok. Nelelek ah kejo naa pee melau eunore enye enkare, nelo naa aas esiai enkiremore enye tesupatisho.

Kadamu emukunda sapuk ashu olchamba lolopeny, oshomo naa ainyang'aki imashinini sapukin akeyie naapuo aretu ninye tesiai enkiremore. Nelelek ah ore kuna mashinini, kejo pepuo aretu ninye esaa nagira aisuaki ashu esaa enkitokore, neeku ninye ena naloito dukuya tenewoi. Neeku adamu nai esiai enkiremore sidai, naloito naa olopeny arrerrena pee elo aitelelek esiai eunore arashu enkitookore, tolchamba, amu elelek ah ore ele shamba, kisapuk, neeku kegol ashu kitanyamal nai aninye ake openy, esaa enkitookore.

Ekeeta enatoki naji tear gas batisho tebiotisho oltung'ani. Ah njere, ore peyie kinepu arashu kijing' inkonyek, ning'asa aaku midolisho. Nekinya nkonyek oleng. Kidim ninye ainosa mpaka nedoto. Na itorrono si tenilo nai ai inhale ina purruo, amu elelek kiaki shida, arashu enyamali. Arashu tenkutuk olashumpa imoyiaritin naji respiratory infections. Neeku ninche nai elelek kilo alo ayaki, nepik biotisho ino batisho. Naitorrono si tormanyara, amu ekiinyel arashu ekeponiki nai metaa keetae enkijape torronok, esaa naa napuo ilopisaani ang'uiki.

Eketii nyamalitin nagira emurua ai aimaa, tenkalo naa oloing'ang'e. Ore enedukuya, etaa ninye kirowua oshi taata enkolong oleng, naa tenkaraki naa nkibelekenyat arashu tenkaraki isiaitin napoito dukuya toloing'ang'e. Itoki si aku, ibelekenyate inkatitin apa nasha, mekure anapa katitin eapa. Nelelek si eshomo enchan adoyio aaku kiti, tenkaraki naa nena kibelekenyat nagira oloing'ang'e aimaa. Neeku, nena nkibelekenyat arashu nyamalitin, nagira emurua naa aimaa tialo enkinyalata ormanyara, arashu taa ninye nisulaki enkijape oloing'ang'e.

Ore taa Mombasa naa enkop arashu orkerenket oirowua oshi onyor ilashumpa ata tinye iltung'anak lolosho le Kenya, ashom atabaiki tonkatitin eh e leisure enye. Ore enedukuya, eetae naa intokiting yiolot oleng enaa the hot sandy beaches. Ataa, ebata naiposha napoi atonie nai nemebaki enkare oleng. Nepuo iltung'anak adala tinewueji. Eetae si intokiting naijo Fort Jesus, meshomoita Mombasa. Okulie kumok ake nai naijo naa intokiting musan apa nayautua missionaries, kake kunda arashu enda kirowuaj enkare duo nai oleng naya ilashumpa.

Aikumok isiaitin enkiremore naasi apa nepuo aitobirari. Ore nabo naa eunoto orpaek, arashu doi ninye eunoto ontokiting naijo inkwashen, na memiri apa oleng. Ekitayuni apa peyie eeku endaa ormarei, arashu endaa eatua aji. Neeku okulie tokiting akeyie naijo naa intokiting najo irmaasai inkwashen orkokoyo, okulie naa sidan oleng nememiri oshi naarri oleng.

Esiai enkiremore taa ena ormatunda opuo tenkarna enaa irmaisurin. Naa ore eninko peyie intobir ena, naa ilo ake emukunda nintobir, niyau empeku ormaisurin, nipik nintalamilam nai pemeeku naa kenyikakino oleng, nilo naa dukuya awosh irkeek akeyie oshi owoshi, nirishie naa imoyiaritin, nibukoki enkare ometabau kenya naa enkolong natoishote, nilotu akesu naa etaa endaa nao, naijo enikidolta arashu enadolita tenapisha.

Olairemoni taa ele, otii emukunda enye. Oshomo ninye naa alo airemisho neunisho aitobiraki, netum endaa sapuk naa apa natuuno, neeku eshomo naa ninye akesu inadaa, peelo aya naa aji ashu neya nai matejo osokoni apuo amir, naa ore nai embate naitiship tene, naa endaa ena nai naidimi ainosa tiaji, nepoi si aamir, netumi iropiyiani naitaasi inkulie baa etipat akeyie ekila enkolong. Neeku enetipat oleng enasiai naa enkiremore.

Eh mesapuk esiai eunore enaitubului oleng tenkop ang, kake aata si eng'eno arashu nai barikinot napoi nai aas, tialo eunore enye. Kepoi nai aun nai empeku ena aitubului, naa aturoki atua enkop, nelo naa ninye abulu terishata enye, egirai abukoki naa arashu aitook enkare, nepuo abulu tiatua enkop naa terishata oshiake naya, nepuo naa iltung'anak arashu ilairemok aturu enoshi kata etayioloito ajo eoto. Neeku nitayuni ina nyaru natii shumata, neturuni naa enadaa nikidolta tene.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo naloito dukuya tene. Kadolta taa olairemoni otii ninye emukunda enye, naa kitodolu ajo etishipe oleng ele airemoni, eshomo naa ninye atum endaa sapuk oleng terisioroto wesiai enye nataasa. Neeku enetipat oleng enasiai enkiremore, naloito dukuya tenewueji. Eshomoki aun ena daa napuo tenkarna inkwashen, naa isidan oleng amu kenyai enaa endaa, nitushulakini idaiki kumok oleng, nepoi si amir tesokoni, amu inyang'uni naleng, netumi ropiyiani kumok akeyie naret iltung'anak. Neeku aisidai oleng enatoki nataasa ele airemoni tiatua ena mukunda enye.

Esiai ena enkiremore nai ompuka naji sukuma. Nai eninkunaki oltung'ani piisum enasiai, naa interu naake autaki eninyang'unyeki empeku, niyau empeku nipikipiki enoshi toki naji nasari, ninchosho nai enkiti rishata matejo wikii are mpaka uni, ore pepuo abulu, nintayuyu naa niyaya atua emukunda arashu olchamba, nipuopuo naa awosh irkeek tinewueji, ninchosho enkare, nipuopuo aitasheki akeyie pemenya naa ng'uesin arashu intokiting naijo inkineji, nipuopuo naa aitasheki mpaka anaa niponunu akesu arashu mpaka nebayu enaa kuna nikidolta tenewueji. Neeku elelek oleng, inasiai teniutaki oltung'ani.

Eleotu indamunot ainei eunore nai ah omaua. Ninye ena nai naloito dukuya tenewueji, arashu intokiting najo ilashumpa pyrethrum. Naa intokiting etipat oleng nai naitobirieki inkulie tokiting emaana oleng temaisha, nemiri si kuna tokiting amu eeta iropiyiani oleng. Neeku elotu indamunot ainei esiai ebiashara, enkarriyiano nai nayieu amu melelek oleng, keyieu oltung'ani oyiolo enasiai oleng. Neeku esiai ena eunore omaua, naloito naa dukuya tenapisha.

Tenadol ena, nadamu taa eunore nashomoita kulo tung'anak ajing', nepuo naa aitasheki esiai enye mpaka naa nilo adol nena aitubulu arashu ena toki naitautuo tene. Na ore nai ntokiting nadamuni, naa esidano nai ebiashara napuo kulo tung'anak ajing', amu adolta ajo etii nye egarri ende wueji, nelelek akewuo aya kuna tokiting pepoi amir, neeku aisidai oleng, naa entoki naijo ena.

Adolita taa iltung'anak ashu ilairemok oshomoita aas esiai sidai oleng, adolita irmatunda oji apples tenkutuk olashumpa. Na ore kulo matunda naa, kegol enkinyang'a enye oleng. Inepu ah ore obo, nemiri inchilingini artam. Arashu toi ninye mpaka inchilingini onom. Neeku kitishipisho enasiai oleng, amu ketumoki naa lopeny atimir, netum iropiyiani sidan, nisulaki naa enoshi kata inoto irkumok laijo kulo olio tenewei, neeku ebae etipat oleng esiai enkiremore, pooki kata tenkishui oltung'anak.

Ejii meesapuk oleng enasiai tenkop ang eunore ekulo ng'anayio. Elelek taa ore kuna tokiting naa ijo kitayu pilipili, ninche nai kuna nalio tene. Kake, kitum oshiake naa eyauni tonkulie kwapi, neyauni mpaka atua nkishu. Arashu naa ninye isokonini lenkop ang. Naa kenyorri oleng amu aisidan teninya ainosie endaa, amu kepuo aar naa inakiputa arashu empong'it enkoshoke.

Ore nai eniko larikok lemurua tenebo sirkali matejo nai ene kaunti, pepuo naa aipanka neitabaya eyiolounoto enasiai edijitol, naa pepuo naa aakikisha njere ekeeta iltung'anak nai enkijape oloing'ang'e, ah netwak aitobiraki, nepuo si aakikisha ajo itobira irbarabarani, amu ninye naa esuju empikata ositima, nepuo akeyie naa aakikisha ajo etipika sukuulini natii atua nkishu eyakitia inkera imashinini naidip ninche, natumoki naa ashomoita atayiolounye inasiai enkisuma edijitol. Neeku nena imbaa, nai epuo ilarikok aibung'akino osirkali, pepuo naa aitabaya eyiolounoto enasiai edijitol.

Oltung'ani taa ele arashu olamirani lokuna arashu lekulo matunda loji hoho. Naa aisidan ninche oleng nai tenkipikata ashu tenkinosata endaa, amu kepuo ninche aaku kitamelon endaa, nisho olchamei sidai oleng. Naa kelelek oleng eunoto enye amu ilo nai ake naa apik empeku enkop, nilo aramat olchamba, nibukoki irkeek naa ometabau erishata napoi akesu. Nemiri oleng tesokoni, amu enyor iltung'anak ainyang'u kumok, peyie epuo naa ainosie endaa.

Ore naji nyamalitin ashu doi ninye golikinot nagira aimaa tempikata enkisuma edijitol tenkop ang, naa intokiting naijo eh netwak amu metii naa enkijape oloing'ang'e aitobiraki, nitoki aku si metii ositima amu ore enkumoyu okuna mashinini naretu iltung'anak tenkisuma edijitol, neyieu ositima pepuo naa asisho esidai. Kitoki si aku eetae enyamali ekuna mashinini ate. Aikutik oleng sukuulini naata ashu natumieki mashinini naidip inkera. Kitoki si aku, aikutik irmalimuni oyiolo naa ninche ashu oota enkarriyiano napuo aisumie nkera naa peyiolou enasiai enkisuma edijitol.